ore ena siai naa kisidai oleng temurua aa adolita naa ajo ore ena naa keji flower gardens nejia yiok kijio tenkop ang ashu aa ekijo olchamba loo maua naa kisidai ena oleng kemiri kuna maua neyai inkuapi eboo naa ninche naa naisho iltung'anak menoto iropiyiani amu keeta ninche iropiyiani oleng teneeku keyay inkuapi eboo naa kitunzay kuna tokitin oleng kebukokini enkare tee metoyu nishori irreteni pookin loidim naa ataramata ninche.

ore naa ena naa ntomonok kuna nidolita ninche egira aaripisho teboo eetuo atoni enaa ntomono moruak naidim aitodolu ajo kidim ninche ataas esiai neeku idolita ninche ajo egira ninche aaripisho nerip intokitin naitiship iltung'anak pookin isulaki ilashumba naa keponu ilashumba aing'oru kuna tokitin tolosho le kenya neponu aing'orr venye eneripi neponu sii aing'orr neya inkuapi enye eboo neeku ore ena naa naboisho oontomonok kituak naasita esiai sidai naidip aitishipa iltung'anak pookin.

ore naa ena naa emalimui ena naboitare inkera enyenak kutitik esukuul idol ajo inkera kutitik kuna esukuul natii naa ninche sukuul egira ninche aisuma egira ninche atii enkiguran e PE naa embaye sidai ena oleng te ninche kitodolu ena naboisho te sukuul enyorra ormalimuni o nkera idol ajo keshipakino kuna kera ena kiguran oleng ore ake piidip ninche aisumata te darasa neponu apik indamunot enye enebo neponu ashipa tenebo omalimuni teboo.

ore naa ena kikunari tenkop ang aitobirari idolita ajo idolita ingarrin tene nadolita imbukui naigeritoi adolta sii inkaitashekinok naitasheki ena siai naata nkilani nado idolitata ilaigerok oogira aisum enikunari tenikunaa ena baye idolita sii itashe sinche egira aigerisho egira aigerr egira autaki ajo kanyio eigerr kanyio epuo ai rijista tene neeku kadolita naa lelo tung'anak pookin tene wueji naa ina naa naitodolu ajo ore ina naa maendeleo sidai ashu embae sidai eesitay tene.

ore naa embaye nadolita rene naa enetipat amu sokoni kiyiolo pookin ajo ore sokoni naa embaye etipat naitodolu inkiasin sidain ashua naatumieki intokitin sidain tesokoni etumi indaiki te sokoni etumi inkishu te sokoni netumi imali pookin naji nayieuni naaji enkishui e tung'ani te sokoni neeku ekiindim atejo ore ena sokoni idolta iltukituki oogiraa aanyu peeya iltung'anak idolita inkibandani naagiray amirie indaiki idolita sii ingarrin naaya naaji iltung'anak iwuejin nifaa neeku naa kaidim atejo enetipat ena siai oleng.

Ore ena nadolita tene naa enkoitoi enkiguran ashu enkoitoi endala nalo naaji oltung'ani neshipakino weekend enye nelo aas isiaitin naijo kuna nelo aar enkare nelo naa ninye aitayu stress nelo apik indamunot enyenak eneishaa nelo aiguran ena kiguran enkare amu mitoki adamisho adamu ntokitin naatulusoitie mitoki adamu ntokitin torrok keeku naa kidim ninye atodua ajo ketii enkoitoi naishaa naa ina piidolita irkumok lang itukuja pees ena baye e swimming pool.